pith maber mar jamni kar kae aneno dhiang kani kod nyaroche ,onyuolo nyaroya maber ahinya kendo aneno kopidhe maber kendo nyaroya no thoth, mae nyiso ni dhiang no odak maber kendo orite maber, okwayo kama ber kendo odak kuma ler nikech kar kae be aneno ka dhiang ni ler ahinya kendo ochwe manyiso ni ochiemo maber kendo imiye pi bende moromo e seche mowinjore kendo nyaka omiye arita makare emomiyo onyuolo nyathi majaber kamae kendo en kod chak ma nyathine no nyalo dhodho, gima biro e pacha en ni ji onego ti matek kendo ji onego orit jamni maber ,gimigi chiemo moromo gimigi pi moromo kendo gimigi arita makare ka ot mogero ne gi ma gi dakie bende bedo ot maler kendo omigi arita makare.

pith maber kendo arita maber mar cham mopogore opogore, aneno ka alot nitiere kar kae ,aneno oganda aneno kopidh yien to ngat mopidho gi ni oruako overal, manyiso ni oruako nanga maber, manyalo gengo gigo maricho manyalo gware kata manyalo hinye e puodho kar kae ,aneno koganda nitiere puodho kar kae ,aneno yien mag saiprus bende opidho kae oganda bende golo mafua chien kacha taneno kotingo bende oboke moko e lwete ,en japur maber ahinya nikech kar ka aneo korito puodhe ni maber ,odoyo oganda gi maber kendo nyaka maua moko be aneno kopidho chien kanyo manyiso ni orito puothe no maber ahinya

Gige tich ma adwaro kae en kwer ma itiyogodo seche ma itiyo tijni, kodhi ma opidh kar kae ni adwaro mondo abed kode mar mondo mi an bende apidhe. Manyiwa ma oti godo ka ipidho cham gi bende adwaro mondo abedgo. To gige tich, gige ma adwaro mondo angé en kaka ipidhe, thuolo ma iweyo kind line ka line, adwaro mondo angé, mar mondo omi angé kaka anyalo, mar mondo omi atime an bende. Agombo mondo angé bende kaka irito cham gi, nyaka odiechieng' ma koro chopo ma ikaye kata ma anyalo yude chiemo kowuok kuome. E n tich maber ahinya, kendo mago e gik ma adwaro mondo angé kata ayud kowuok kuro.